oree sii enkiremore olmajani naa kesidai oleng naa esiai nagira aasa temuurua naake ninye nagira aiger iltungana kumook metaa ketum esiai sidai oleng ore ena siai naa kesidai amuu keisho iltunganak metaa ketuum iropiyiani natasa oltungani enkiremore olmajani naa kesidai amuu eidim ataasa ena siai nemir aa netum naa ropiyiani sidain naidim ateshetie taalo olmarei lenye onkulie tokiting naidim ataasa tenkishui enye oree sii tenaenkiremore olmajani naa keret naa olosho amu koree peiremi ele majani ashuu peuni naa kesidai amuu ore peekesi naakepoi aimie ena process aku naa stage napaashapaasha peetumokii naa ataa entoki sidai naidim atama oltungani ashuu naa aitumia tenkishui enye na keretishoo sii

Kesidai oleng esiai enkiremore aaku naa agriculture te murruang' amu keretisho oleng naa kee ninye esiai sidai amu meyeu oltungani lotaasa duo ashu loota enkisuma e shumata oleng, naa kesidai amuu keiger ltungana kumok to siatin ashu naa keisho ltunganak kumok iropiyiani naidim ataasiye imbaa napaashpasha te enkishui enye, ore sii tee nena ankirubata enkiremore naa keisho ltungana metaa keturr ashu keun indaki napashpaasha naa keret enkishui enye aaku naa te siatin napaashpaasha, ore dei sii niniye enkiremore naa ekijo source of employment too ilkijanani ashu taa to ltungana lemeeta siatin amuu ore peidip oltungani ataasa ena siaai naa keaku esiaii naa keisho ninye iropiyiani, naa kesiai sidai oleng amuu keyas naa ker naa metaa busy metaa meitoki atum erishata naasie ntokitin torrok onkule tokitin pookin naidim ayeutu inkaraisho tialo emila.